Netai korok asire kitabushek, chotok ko kitabushek che imuchi kotigon kipsomaninik, akobo somanet nenywa. Nyolu ichek konai kole somanet ko kit nebo komonut missing, ako nyolu kobelchikey chitugul somanet, amu somanet ko kirgit. Nebo aeng, aroptoti kitabushek chotok che kikosoman kipsomaninik chebo tai, eng ngalekap somanet ne notok nebo lagokap sukul. Kitabushek chutok, ko kitabushek che itigoni akonai ichek kole somanet ko kit nebo komonut. Nebo somok, awendi eng ngalekap urerioshek, chotok ko che tesetai eng kasarwek che chu. Ako notok ko urerietab katyarsietab kiptulit. Awendati eng sukulishek che terterchin, ago awendi kora ipochere lagok akangalalchini, alejini nyolu kekiljikey somanet, ako nyolu kenam tai, amu somanet ko bandaptai. Kora angalaljini kora ichek eng komaswek che terterchin, eng ole kakituyechi. Ngele kakituye eng ortunwek, angololchini kora ichek akatigoni icheket

Ne tai korok, ayani kole somanet ko oret nebo chorset eng bankishek che konu rabishek. Amu netai komakchinkey biik rabisiek eng yukaan kora, ko rabinik ko kotinye boisonik che terterchin eng sobetob chito. Ko chito konyolu kotinye rabinik sikomuch ko koyai ine boisiet che terterchin chemokchinkey. Notok kou boisonik che kiteje kot, che ki, che kirutochin chiy age tugul. Ngimeche iwe uyaa, konyolu itinye rabisiek. Iboisie eng oret komutin ngele garishek anan komutin kiy age tugul konyolu ilipan rabisiek. Nebo aeng, ko eng sukulishek, ko kipsomaninik ngosomanso eng sukulishek chwak che terterchin konyoru ichek ngomnotet, ak um ngulotiet ne notok ko itigoni anan chere ichek missing konai kot kole eng bankishek, kotinye ichek rabisiek chechang, akokochin ichek ngomnotet konai kole, miy ole ole keyotoi sikobit kechor rabisiek chotok mi bankishek.

Alejini netai kochut kwoo ofisit, akakat inee. Ing yeyekat aborchi inee ole mii ngecheret, ole tos iburee ketesetai ak ngalalutik chok. Nerubey notok, atepsee inendet, magutik chotok kamakchinkey. Eng yekakomwoywo inee, ngele kokakotebena inee kole, amunee simomii kainet nyu eng listit notok po graduation, arorchini inendet, konai akobo magutik chotok che nyolu ko kikwai, anan ko che nyolu kot kokikwai kipsomaninik sikonyolu kograduaten. Ngele ku netai, ngo kikolipan inee rabisiek chotok nyolu kolipan kipsomaninik, sikobit kograduaten. Nebo aeng, ko kimuch iche inee kwai tiemutik tugul ki ngomii sukulit. Ako tiemutik chotok ko chenyolu kwai kipsomaninik amagraduaten

Ki tarik agenge eng arawet ko notok bo lo, eng kenyit ap eleput agenge, bokol sogol ak sitini ak somok, yekingomuch Kenya kobelchikey prime minister nenywa ne tai, ako notok ko ki Jomo Kenyatta. Jomo Kenyatta, ko kimuch kobelchikey ngecheret notok bo prime minister, kosubkey ak kandoinatet ne kimuch konyorchikey, kobun chamait notok ne ki nenyi nebo KANU. Jomo Kenyatta, ko kimuch koboishechi Kenya, ko prime minister eng ngecheret notok bo prime minister, agoi kenyit ap eleput agenge, bokol sogol ak sitini ak ang'wan, yekimuch koblechikey Kenya rubeiywot nenywaa netai ne notok kora ko ki Jomo Kenyatta. Jomo Kenyatta, ko kimuch koboisechi Kenya ko rubeiywot notok nenyi netai, akoi kenyit ap eleput agenge, bokol sogol ak sabini ak sisit. Yekimuch inee Jomo Kenyata, kolil eng emo nii. Akoi yotok kelenjini Jomo Kenyatta kongoi missing, akiru ne tala

yon kowo barak maat en kaa kochang ortinwek cheboishe sikopit kobar maatak neta iboishen biik chemi gaa anan igur biik chepokokwet konyo kotoreti en kamiset notok nepo maat nepo oeng ii oboishen sogek cheobute en sang ii sogek choto komuche kobois kobirobiren komosto noto nelolen maat ii nepo somok ii omuch osil kora beek en oinet ii ak iborongyi yoto lolen maat ii nepo angwan opirte simoit kora obirchini biik chechoton ko boishonik kwak ko kotoret en kamosto noto nepo kamiset nepo maat ii akotoreti bichoto kora koripe tuguk chepo biik ii meseret anan mowechowech maat ii anan kora imuch isirchi sirutik choton meng'ech ii en nambarishek choton chepo simoitakoi kobwa bichoton en chokyinet akonyo kotoreti en kamiset noto nepo maar noto lole

En kokwenyon nebo Kiptuya en Nandi county ochome kondoisetab neranik amu neranik kotinye boisionik chechang kot missing' en kokwenyon, netai neranik kotinye boishetab kitikon kipsomaninik en sugulishek wak cheterterjin ii neranik kongololjin kipsomaninik ak kotigonik ichek konai kole bokomonut missing' somanet ii ak kongolojin konai kole somanet kobandab tai ak konyolu kobeljigee agenge en agenge, nebo oeng ii koneranik kotinye koraa boishet koraa nebo kitikon ak kecher sigik akobo boishonikwak chebo atkan koraa, boisionik cheu kabotishetab imbaret ak kolset ii koneranik kotikoni ak koborjin keswek che nyolu kekol ii keswek che okoik kwai komie sikotoret en ngalekab omitwogik ako isto ngalekab rubet, nebo somok koraa koneranik ii kotoreti koraa koweleli sobetab bik chekikowelel kerichek ii kongololjin ii ak kotikone sikomengis icheket en sobet noton nyolunot kemengis ii ak komengis en sobet noton kararan.

Kingotomo kepir kurait ap kenyit ap elepu aeng ak tiptem ak aeng, eng kokwet nyu nebo Chesumei eng Nandi county, ko kiy MP nenyu ko kiy Wilson Kogo. Wilson Kogo ko kiy MP ne kararan kot missing. MP nekibwte akobo walet ak tuguk che kararan, che kiip ing Chesumei. Ne tai, ko kitoret kokop kipsomaninik eng sukulishek che terterchin, eng oratunwek chechang'. Kiroptoti inee kitabushek eng sukulishek, chekimuch kotoret kipsomaninik, eng somanet nywa notok nebo atkaan kora. Nebo aeng, kimuch kora koropchi inee sukulishek che terterchin, karishek che echen misssing chekimuch kotoret ichek eng ngalek ap somanet nenywaa. Nebo somok, kimuch kora koko kotoret biik chebo Chesumei, kochopchi ichek ortinwek che karaarn missing, che kimuch ko um kowelel otrinwek che kicham koyachen missing. Ko kinde inee koik che kitoret kobunot eng beshek che roboni, anan ko beshek che oo ropta missing.

Eng' kokwenyu nebo chesumei eng' Nandi county komakchingei chitugul koek mokoryo amu mokornondit ko kiit nebo komonut mising ako mokorek kotinyei boishonik chechang' mising eng' kokwenyu netai mokorek kotoreti kipsomaninik chemi sukulishekwak cheterterchin eng' ng'alekab rapinik amu chang' chekemi eng' chemeimuchi ichek kotoret kipsomaninik eng' ng'alekwak chebo somanet nebo oeng' kotoreti mokorek eng' ng'alekab tekset akobo kanisoshek chenyolu kotekchi ichek meng'ik chebo kokwet chenyolu kosich ichek kot nebo saet nebendi ichek kosoei cheptoilel nenywai nebo somok kotoreti mokorek eng' tekset nebo kot nebo kanyaishet ne atkan kora ngomyan chi konyolu kwo anan korutochi ine sikobit konyor kanyaishet nebo somok kotoreti eng tekset nebo ortinwek

Kastomayat zuri nebo safaricom, komamwae akobo aet ap kasit eng kap safaricom. Kasit ap zuri, ko zuri ketepte eng ng'alek chechang che terterchin. Netai, ketebe zuri ngimeche inai akobo ng'alek kuk chebo fuliza. Yeimeche inai kora ako ng'ale-ng'alek kuuk chebo rabisiek che imeche isom eng kap safaricom, iboisie zuri. Eng ng'alek ap kasishek, komagoi iboisie zuri amu ngomeche-ngomeche ko-kosir safaricom chebo obisonik che terterchin, safaricom koborostoi koboisie redioshek anan ko-koboisie ng'alek ap emet eng yukaan kora, koborostoi eng nengeshek che terterchin. Eng zuri, komuch kora itebe akobo ng'alek ap nambarishek chotok che kiyate lainik ngung' nebo simoit.

Tomo akas akobo ketesiet chebo bik chemi sirkali chengeleli chekakimwa en sait agenge amun en sainotok agenge kokachang boisionik missing' chekotinye kokowe orutochi choronokchuk chemi Loin ii ako koraa omongu ole mi ngelelik chemi sirkaliniton bo Kenya ako tinye ortinwek chechang missing' sirkalit ii chebo kenam ak kewelel ngelelichotk en kapkiruok choton cheterterjin chemiten en komoswek cheterterjin chebo emet nebo Kenya, ko obwoti ole tesetaa chikilisiet nebo ngelelikchoton ako ite betushekwak kenam ichek ak kerat en kapkiruok inoton nebo Kenya.

Kamwa lokoiwekab emet kole nyolu kemengishen en sobet nekararan ako nyolu kerib lagok chemengech ii yekan kibarasta kele newendoti en komosto noton nebo Sironoi en county noton bo Nandi ne karinoto kochore ak kowendoti kochengoti lagok choton mengech chebunu sugulishekwak ii ako boishenywan kokochor lagochotok ii ak komut eleloen, kasinywan koraa kokocheng anan kongal lagochoto koboishen tugun chemengech che olchin ichek ii en tugoshek kole sikobit komut lagochotok ii ak ipkongal ichek en komosto noton terterchin ii ko kamwa logoiwek kole nyolu en sigik ak chi aketugul konyolu ketikon lagok ak kongolojin kele ingotelel karit en tainywaa komotkotelelso ichek korwoiso.

KRA kotoreti kastumayat akobo lipanetab tax amun kra kotinye ortinwek chechang cheimuchi kotoret kastumayat netai kra kotinye nambarishek chechwak chepo simoiti chengoketinye chi tebuti akobo lipanetab tax imuchi ibirchi simoit en nambarishek buch tisab agenge agenge buch sokol sokol ak sokol sokol sokol ngipirchi simoit ak iororchi ichek akobo tebut agetugul ko akoikokosun akoi ako kotoretin kora kra kotinye ofisishek chechwak chechang en emet tugul komuguli ako ngitinye tebu agetugul komuch irutechi en nengeshek alak tuguli ako akoi inyoru toretet kora kobun ichek en nenget agetugul nekemach